Gik ma anyalo konyo godo nyathi e seche ma wan gi tuak gi japuonj mare, gin kaka nyiewo ne buge, nyiewo ne gigo modwaro te monego bed notiyo godo. Mondo onyal konyore seche ma opuonjore, nyiso japuonj kama ene en piny ma gigo ma ok owinj maber mondo japuonj ong'e. An be kaka janyuol onegobedni ang'e dwarogo mag nyathi, en nyathi ma chalo nade? Ka en nyathi ma ling', ang'iyo kaka awuoyo kode. Ka en nyathi ma winjo ne ni piny, bende ang'iyo kaka anyalo konye seche ma wan dala. Ka japuonj omiye tich mondo obi otim dala, ang'iyo kaka akonye. Japuony bende konya ka ene skul, ong'iyo na ni top nyithindo mage kata osiepe mage maen godo e skul kuro. An be kaka janyuol ang'iyo ni to osiepe mage ma nyathini nigodo ka en dala.

Kembe mag ji giwegi nigi oteku ma malo nikech gin ginyalo tiyo gi pese, pesa ka gimanyo godo gigo ma ginyalo medo ei ICT margi. King'iyo kaka mar piny owacho tiyo, mar piny owacho nigi mibadhi mang'eny. Kendo inyalo kata wuondu ni osemed gimoro e iye, to kare fedha man gitiyo godo o ok en kata gimo timo tijno mondo oket oteku ma malo mar ICT omedre.

Ma en tij lupo, gigo midwaro e tich mar lupo gin gik machalo kaka yie, nanga, tanga, net, niere nyaka olou mitiyo godo mondo mi gol rech. To seche ma jo lupo dhi e nam bende nitiere lewni bende ma girwako. To nitie seche ma bende gidwaro gik machalo kaka chiemo mag rech ma gidhi gogo. Seche ma gilupo gotieno bende, onegobedni giting'o gimachalo kaka taya, mondo okel rech obi gi malo.. Nanga en gino ma konyo, ma chiko negi kuma yamo dhiye. Tanga to en kaka gima riembo yie midhirogodo kasto yie ringo.

Sama iyawo iTax, idhi kaw simbi kata laptop kata desktop mari tibedo godo tidhi e kar mbui. Kisedhi kar mbui ti iyawo, iketo a namba ni mar andika mari mar KRA, iketo kanyoero. Tiyiero kamo ndikni in iwegi, kasto ichako keto gigeni ma onegobedni indiko machalo kaka nyingi, KRA pin mari, gi gik mamoko duto.

Ma en tij puodho, tij puodho en kaka kamipidhe olembe, alote, togi gik machalo kaka nyanya bende nitiere kanyo. Kaka wan watime, wan watime ni wanyalo kete e puodho matindo kata e puothe madongo. Mag puodho matindo, iketo e bath ot, bath udi, mano iluongo kaka puodho mar jikon. Inyalo ol pi seche ma seche ma piny ndalo ma piny otwo to waolo negi pi. Kendo ndalo ma koth chwe to ok waol pi, iwe aweya, to kapo ni kute nitie ma nyalo bedo nodonje to igone gi yath.

Mae en puodho mipidhe kich, kich en gino makelo ne ji chiemo kendo kelo ne ji moe minyalo ti godo ma ji chamo godo kata mkati. Ng'ani endi temo iko kanyono mobro pidhe kichgi. Aneno kanyo koketo gino ma okete e boks mi ma kich biro donje, aneno kakoikore. Kendo odwaro mondo ochak ketonegi kata gigo manyalo biro ywayogi, mondo gibi gidonj e iye kanyo ero.

Ma en puodho, kendo gima ng'ani timo en puro puodho ma nyasani mokete gigo machalo kaka gi juala, oket kaka chupni. Ema mondo gik machalo kaka alode otiye, aneno kopidho ka olembe. Machalo kaka rabolo, apoyo, to chalo gima alode ne gi kute ne dwa chako donje. Kendaneno kanyo koketonegi yath oketo yath e alot skuma kanyo ero kendo odwanoket kendo yath bende olembe mantiere kanyo.

Ma endi en nam, kendo gima timore ka en ni chalo gima jogi eki dwa dhi lupo, koro gitemo dhiro yie. Mondo gidonj godo ei nam, ka gikalo anyuongi. Nikech anyuongi odino kama gikete yie, koro gitiyo gi nguvu ka gimanyore gi osiepe gi moko mondo konygi dhiro yie odonje i nam mondo gidhi gilupi.

Aneno ka ma en puoth nyanya, puoth nyanya kendo ng'ama tiyo kae otemo tudo tonde ma nyanya nyalo luwo kaponi gidongo. Oketo yiende yiende e iye kae, yiende ma nyalo konyo kendo manyalo miyo nyanya kata ka ging'eny, gigolo kodhi mang'eny to ok ginyal lwar kendo ok ginyal chot achota top bende ok ginyal top. Aneno ka gin nyanya molos maber, mose gol nyaka mago maricho richo e igi. Kendo aneno kendo kochakoketo kae gima gima kala ne rambulu, manyalo bwogo gigo machalo kaka le manyalo biro ketho nyanya e puodho.

Gik makelo mor maneno kae, en kaka aneno ka maendi en ja gol mor kich. Kendo obiro golo mo moseikore, moni kelo mor nikech itiyo kode e chiemo. Okelo mor nikech inyalo use ma ng'ato yud pesa mare maen godo. Gini kendo ng'amo biro tiyo kani ka ang' osetieko gole, embe ang' ne chule. Koro en bo omiyo ng'ato yudo tich kendo yudo kaka onyalo yudo omenda mare monyalo konyore go e ode. Mo ni medo kelo mor nikech gik minyalo los kode ng'eny kendo en nyaka yath, minyalo ti godo seche ma ng'ato nigi tuo mar ahonda, ng'ato nigi tuo mar oma. Seche miwire e mkati bende kichamo mkati tiwinjo ka in gi mor mang'eny e chunyi.

Ma en ng'ama keto tong' mondo otore ne olokre nyithind gweno. Kendo kama aneno ka aneno koseketnegi. Kendo ok oket mondo oketnegi temperature manyalo romo kodgi maber. Mondo ka sagi mar bedo nyithind gwen ochopo, to giwuok ka gin te gi makare.

Ma en tich mar pur, kendo gima aneno ka timore kae en ni ng'ani oloso pur ma nya sani ma ipidho chiemo e gi gik machalo kaka gunia, kaka maneno kae ni en gunia. Kendo gima achaka neno ka aneno ka opidho alot mar osuga, kendo oolo ne pi. Kasto kendo gima chakaneno ka en gunia ni oketo kamoro e puothe kamoro ma bende aneno kokete alode moko machalo ma chalo kaka bo.

Ma tich mar pidho apuoyo. Kaka watime, igero ne apuoyo ot, kosegerne ot e bath ot maduong' to ikelo negi chiemo. Chiembgi igolo e puodho, gigo machalo kaka lum. Oh gigo marolumbe ma migole puodho ma gichamo, moko gin alode. Ikelo negi gi pi, kasto moseikore madongo maber to iuso.

Ma en agulu, mikete mach kasti keto e od nyithind gwen ma pod tindo machalo kaka jo odiochieng' achiel kadhi mbele, mondo omigi liet. Gini o tiyo kode osebedo kolokore nikech okelo temperature maber ne nyithi gwen, kendo omiyo gwen dongo ka gin gi ngima maber. Kendo, lokruok mare kendo osebedo nikech koro okochand ji ahinya gi manyo manyo gik machalo kaka stima mondo omoki nikech stima beche ni malo. To ma endi beche ni piny kendo omiyo japur kungo pesa mare ka dibed ni yuto mare ni piny.

Ma en tij pidho gwen, kendo kaka puonjo ng'ato mondo time, mokwongo nyaka ong'eni odwaro gweno mar ma toko. Koso gweno ma mar ring'o miuso michamo. Kaseng'eyo, tong'iyo ni gwen gi oyudo chanjo ma gidwaro te. Nyakobed gi pesa moromo, mobro manyo ne gi godo chiemo. Kamogero negi e ot, bende nyaka apuonje kakogero, kakonego obedi, gi gigo monegobedni igere godo.

Ma en dhiang' ma dichwo miluongo ni rwath, rwath itiyo ga godo e pur ka giywayo kwer to ng'ato dhiro. Kendo inyalo ti kode, jomoko tiyo kode e dhawo mag dhok, kendo giyudo pesa seche ma dhiange oloyo. kendo inyalo ti kode kaka ring'o, iyang'e to ichame. Chieng' machielo jomoko bende tiyo kode kawe, to tero negi dhoge gi ma mine. Kendo giriwore godo mondo gigol nyithindo.

Ma en gino mitiyo godo e pur mondo omed teko mar ma gigo midhi pidhi machalo kaka bando, niok ka manyiwa. Taneno kae ka en gi omoye to gigo mawuok e iye kae inyalo ti godo kaka chiemo ma gwen nyalo chamo. Kendo ka oyare kama to gweno nyalo biro ma yud chiemo. Ma en chiemo maber mar gik machalo kaka gweno. Nikech miyo gidongo mapiyo kendo gibedo gi ngima maber. Kasto, magi machalo kaka manyiwa gieki ibiro ter e puodho. Seche moter manyiwa e puodho, to miyo cham kata alode yudo chiek maber kendo mapiyo.

Gini iluongo ni mwarubaine, mwarubaine en gino mitiyo godo kaka yath ne joma tindo kendo kata joma dongo bende. Mwarubaine en yath ma thiedho tuoche mopogore opogore machalo kaka ich kach, onyalo thiedho gik machalo kaka wich bar, onyalo thiedho gik machalo kaka agoyi ma seche moko go nyithindo. Inyalo ti kode kuom nythindo mondo gilwokre godo, seche ma tuo mar agoyi omakogi. Joma dongo bende nyalo tiyo kode e yore mopogore opogore. Gin gima ichwako, kosechwake tiweye okwe kastimiye ng'ano man gi del malit mondo omadhe.

Ma en kodhi mar bando, ber mare en ni kopidhe to okelo cham maber. Kendo seche ma cham oikore maber e gweng' to kech onge. Kendo ji bende yudo kaka gigo ma kaka ginyalo uso ma giyud kendo pesa moko ma ginyalo konyore godo. Seche ma cham otimo maber e skul, nyithindo bende winjo maber nikech kor gigo ma ginyalo madhogo kata mana chae e skul, bende biro yudore.

Ma iluongo ni kitungu saumu, kitungu saumu ipidho alworawa koni. Kaka ilosone puodho, idoyo maler miketne manyiwa, kiseketo tilosone kama onegobedni ipidhogie kapod gitindo tindo moum maber maok nyal kethore. Ka gisedongo, tichako chwoyogi achiel kachiel e puodho maduong' monegobedni ipidhogie. Seche ma isechwoyo, ime i ing'iyo ni pile pile idhi e puodho, igolo gigo manyalo bedo ni nyalo monogi ti. Itimo gino manyalo medo gi pi, kaka kaponi koth onge tiolo negi pi. Kasto kagisedongo maber, igologi chon mondo kik koth kethgi.

Ma en tich puro skuma, kendo kaka waneno wate waneno ka ntiere nyithindo ma olo pi e skuma kae. Gimomiyo ok nahero tijni en ni samoro kaka wan nyithindo, udwa dhi tugo. Korka janyuol nyisi ni mondo ikaw pi idhi iol e skuma to puodho bende duong'. To gima bende naduogo ahero godo tijni en ni ka skuma ne osechiek, to wan koro ne ok wadhi e chiro ni wadhi manyo ni wanyiewo skuma. En gima wadhi to wang'weto, kendo bende ne wanyalo chako wang'wedo alot ni to wa use bende ne ji to kasto wayudo pesa kaka nyithindo. Koro kata ka ne wadhi skul, to wayudo kaka wan gi pesa ma inyalo nyiewo go kata giri matin.

Ma en winyo mar aluru, winyo mar aluru en itiyo kode kaka achiel kuom migago ma ji nyalo chamo e gweng' Jogo mopidho winyo ni tiyo gi chiemo kaka bel kod kal, gilose kendo nyaka atonga ma ika ikete winyo ni. Jogi kendo oloso yien moro mabor, ma iketo e winyo ni achiel aluru kasti keto ne chiemo eiye kanyo. Koro seche mokete mabor malo kanyo koywak toluongo jowete ne, to seche ma jowetene biro timako gi. Kendo en gino mosekelo pesa ahinya e gwenge ma ipidhe.

Ma en onjiri, onjiri en gino minyalo ti godo kaka loso gigo machalo kaka biscuits, machalo kaka cakes, mi gin gigo micham ma il iyudo godo pesa kendo mag ohala. Kendo inyalo ti kodgi e madho chai kata timo gigo machalo kaka nyasi. Onjiri kendo en le ma oyudore e tie udi kendo le ma ohero koko sana. Ogo ogoyo ne ji koko kochopo otieno, kama entiere bende gik machalo ochunglo okinyayudo nikech mago e gik ma ochamo.

Ma iluongo ni mbata mzinga, kendo e picha ni aneno ka gin adek. Achiel en ma wuoyi ma dichwo, kendariyo gin ma mine. To kaka gineno gichalo gima gineno ng'ato ka biro, to ng'at ma biro no ok en ng'ama ber ahinya. Mbata, mbata ni en winyo minyalo ti godo kaka chiemo, kendo en winyo minyal ti godo kaka arita mar dala. Nikech ng'ano marach kochopo e dala, to yot mondo olaw kendo oriemb kabisa. En kendo en winyo ma otoko tong' kendo tonge bende inyalo ti godo kaka inyalo usi kata inyalo cham.

Ma en rabuon mar nyaluo, rabuon mar nyaluo kaka inyalo tede inyalo luoke kaka en ni tisoye e agulu tiumo agulu maber, tichwake. Kata inyalo yiedhe, kise yiedhe bende ikete e sufria iume maber tichwake. Kata inyalo yiedhe, tichiele gi kitungu gi nyanya gi mo maber. Kata bende inyalo chwake kiseyiedhe, tichwake to kisechwake maber, iketo ne chumbi. Tiswage obedo moswag maber mayom minyalo chamo kaka kuon tichame go ganda.

Ma en mo alenya, mo alenya iloso koa kuom dhiang'. Kose chwak kose chwak chak maber minyalo gol awiye, mo ma wiye go eko. Kata, inyalo ket chak e ko, koseket chak e ko, tipuoyo ma puo ma puo ma los mo. Koseloso mo ni, to moni ichwako ma chwakre ma ling' ma kwe. Kastinyalo ketne gigo machalo kaka moregi, ma yedhe moregi tibolone e wiye kanyo. Tiume maber, tikete koro oko kethre.

Ma iluongo nalot njugu, alot njugu en ko i kogole njugu e puodho mopon kastiketo two. Kosetwo, tipoko, kosepoke, tichiele. Kosechiele, to ikete ochako okoto matin mondo yamo ogoye. Yamo kosegoyo njugu, tikawo njugu ti iswago, koro nitie joma swage gi pote togi joma swage golo pote mondi koka swage. Koro kose swagi inyalo swagi inyalo rege e kidi mobed mayom kata inyalo kete e pany. Tiswage iswage iswage mobed mayom kabisa ma ochak golo gik gima chalo kaka mo. Kosebedo mayom tikete e mesa tichakirudhe gi chupa kaka ndalo machon nitimo, nirudhe gi chupa. Ndalo ma sani to oket, okel gigo mirego godo mitiyo godo, mak miyo lose bedo mayot. Kosetiek lose mobedo mayom mone ka koro oyom labisa, tikawe tikete e chupni mage monegobedni iuse godo.

Twak mar dala, jopuony onego bedni nyiso jopuonjre odiochineng'no monegobedni gi gi gi yawe e skul. Kata odieochieng'no moengobedni ndalo no monegobedni gitieko ka gin e skul. Kendo japuonjre bende onegobedni winjore kendo yiere gi wachno ma japuonj dwaro, ka luwore gi chenro mantiere ei skul.

Onego bed ni inyiso janyuol kaka nyathine timo e klas, ka en ng'ama dwoko penjo e klas kata en ng'ama ling' mang'eny. Kata ng'ama winjo ne bet ni piny, ma dwaro ni mondo onwone gigo mosomo seche duto. Onego bedni achakanyiso janyuol mar nyathi, gigo madwarore kar somo machalo kaka buge mi ndike togi buge mi somo. Kendo onego bedni ang'iso janyuol osiepe ma nyathini ni godo ma nyalo miyo omed dhi maber e somo mare kata manyalo miyo odog chien e somo mare. Koro kaka janyuol, en tije onegobedni omiyo nyathini yudo gige gikmoko duto manyalo konye e somo mare.

Abiro kawe, tatere kama itime ndikruok. Kochako gi kama ondike nyinge, gi kama odhiye timo tiegruok mare. Kasto, kasetere, tasiemone gigo monegobed notimo te, gi gigo madwarore onegobed nobedo go duto. Kasto anyalo weye kodhi nyime gi timo andiko mare.

Ma en puodho mar niang' puodho mar niang' en kama pesa iyude mang'eny nikech kotong' gi, itero gi e kembe ma iuse niang'. Kendo weg puodho yudo ohala maber kabisa. It niang' inyalo ti gogo kaka chiemo no mar dhiang' koseng'adgi matindo tindo, kendo it niang' ichal inyalo togo kendo kaka manyiwa. Mondo ool e puodho mondo kony medo teko mar niang' e puodho.

Ma en puodho ma mar pidho osuga. Kane achako timo tijni mokwongo, ne okobedo mayot nikech puodho netek to kama nayudo e puodho be en kama nepok obed kipuro. Koro nok obedo mayot nikech nyaka nemany gik machalo kaka mbolea mondo okete, mondo mi puodho otim maber. Sani, en mor mar jo modak e alworani, nikech osuga koro osetimo maber, kendo en gini minyalo usi mondo mi oyud pesa

Gini iluongoni awe awendo. Awendo en winyo manigi nengo ahinya edala. Kain gode to gino keloni gik machalo kaka tong'.Tong' awinyo tong awendo en pesane ni malo kendo inyalo usone jogo mopogore opogore kendo en yath. Awendo bende inyalo tii godo kaka ring'o ringe mit kendo chwe moingo kata mana mar gweno. Kendo inyalo chak tii kode eber mar dala kaine dala todala neno maler maber kendo majaber. Bende nengone ni malo kaponi itiyo kode eyor ohala.

Mo kwongo nyaka apuonje kaka onyako wuoyo gi dhok, kendo nyaka puonje kaka onyalo tweyo kweru e jok. Puodho bende nyaka ong'e ni onego bed ni bedo maler nikech dhiang' ok nyal puro kanyo moyugno. Moting'o gigo machalo kaka kite kata lum. Ng'ano ma puro gi dhogegi nyaka gibed ji ariyo ngat mokwongo telo ne dhok kendo nyiso gi kaka githi to ng'at mar ariyo to mako kwer kagi biro ka nyakla.

Ma en manyiwa mitiyo godo e puodho seche ma idwa chak pur. Gimotimo en ni omedo lo bedo gi nengo kendo bedo gi teko. Ochakomiyo lo bedo manyalo ting'o pi kendo mamako pi maber, koro osiko kobedo mang'ich. Omedo kute go makonyo cham dongo, kendo omiyo lo medo bedo bedo maber kendo bedo motegno maber mirito. Kendo en gima ber seche ma koti kode to cham timo maber kabisa.

Ma en pot rabolo mokaw ochok mang'eng kasto osoye chupa. Kolose mokete e chupa kamae kasto oume oweye otieko ndalo moko, to inyalo ti kode kaka mbolea e puodho seche midwa pur. Kendo mondo okony omi cham kata alode odong maber e puodho. Koro en gima ber ahinya kendo nengo ne yot, omiyo japur ok ti gi pesa mang'eny ka manyo mbolea.

Mokuongo onego itere japuonjreno ee kar thiethno minyalo ng'iye kendo itimone nonro matut mondo kata kaponi ng'ano mano orocho raticheno ne ngimane ok ber to inyalo chak timne tieth. Mar ariyo onego bedni ubedo kode kendo ichalo gima idonje wuochene ki kinyiseni nimano ok e ndalo mag giko mar ngimane pod onyalo dhi mbele gi ngimane mondo oriere tir kutimo gigo mochomo maber. Kichaki inyise ni ng'ano ni adiera makende ni nyaka many ng'ano mondo omake mondo ubed obedne puonj ni ok onego bedni itimo marach ne jogo mantindo eyor rochruok.

ma en oganda ,oganda en kodhi no mipidhi kendo thothne itiyo kode kaka chiemo, ichamo gi gi gik mopogore opogore kaka michele gi chapat it ogandani en gima kudni osedonjo kuome kendo chutho odwaro mondo ogoye yath mondo kudno orum nikech ka ok oketne yath to nyalo hinyo ngimane .

Ma en puoth nduma. Nduma en chiemono maber ma okonyojii medo teko kendo jogo mapuro nduma, kouso toyudo pesa seche magiyudo pesa ginyalo yudo kaka gipuonjo nyithindegi ginyalo yudo kendo kaka gichiemo kendo kata kaka gichulo gige magin godo machalo kaka pii gi stima, gi mamoko.

Ma en njugu, njugu inyalo tii godo e gigo moporgore opogore kaka chiemo ,inyalo chiele kaka en no imuode kendo inyalo boke bende kata inyalo bue, kendo pod inyalo chak ichiele kosemoye motuo tichiele timadho kode chai. Pod kosechiele inyalo rege koserege tiloso kode chiemo minyalo cham kata gi rabuon, iloso kode nyuka njugu, nyuka njugu mit ahinya kendo ogero del kendo omedo teko ,ichamo kode gi rabuon kendo gimachielo minyalo timo kode en ni njugu ni kose reg tinyal wire mkati kimadho godo chai gokinyi

Ma en puodho mar niang' ,niang' ipidho gi yoo kawiye korko chakore kotin, niang' en olemo no mitiyogo kaka korege ti loso godo molasses kendo molsases itiyo godo e lso kongo' ,niang' bende inyalo regi mondo olos sukari mamedo ne ji dhadhu e chiemo. Gige niang' modong'godo inyalo los godo gik machalo kaka mbolea to kendo gini pod inyalo tii godo ka jogi ouse nitie joma tiyatiya kode kamwode kamanoero timuode kendo en kaka ohala ne joma nigi ohala matindo tindo ka ginyalo uso to giyudo pesa weg puothe niang' yudo pes madong'o ma ginyalo tero go nyithindgi e sikul kendo ma en ohala maber ma jogweng' osebedo godo kwonde ma chalo kaka pinje ma awendo kata pinje mag kabras.

Ma en kama ipidhe rech, kama ipidhe rech mokwongo en kaka kar ohala, mar ariyo en gino manyalo miyo rawere matindo tich, nikech wuon kae nyalo dwaro ng'ano mamondo marito rech. Manyiso ni odhi mito jogo matindo tich. Mar adek seche ma rech oseikore, biro bedonwa kaka chiemo kendo joma ni e alwora no ok bi chandore ahinya seche magimanyo rech to giyudo eyo mapiyo.

E pichani nitiere mama mobet mayiero omena kod fulu. Gima timore kae en ni oyierogi modo odhi ous nikech en ja ohala mar omena gi kendo oyiero matindo gi madongo mopogore opogore. Oyiero gigo be maricho machalo kaka ochonga ka oketo tenge ogonglo bende oketo tenge kendo oikore mondo oter omena e chiro mondo odhi ousi oyud pesa

Ma en od kich kama igole e moo kendo pichani nyisowa kaka ngani osedhi mogolo mor kich kamo opidho gie kendo odwani mondo oket gi kama ginyalo bede mondo odhi oyier gi maber kiolo gi e chupni gi mondo gidhi giusi. Mor kich en gino mamiyowa ohala maber kendo kelo pesa ne jogo mopidho kich e delni gi kendo kich ,mor kich en chiemo no maber, inyalo wire mkati, mor kich bende en yath mainyalo tii godo e thieth tuoche machalo kaka homa kod ahonda

Gima oger kae ni en kar od gweno. Od gweno en kanyono ma ipidhe gwen kendo tich gwen en gima kelo pesa e alwora, nikech magi gin gik ma ginyuolo tong' kendo inyalo ti kodgi kaka ring'o. Ohala mar gweno konyo ji ahinya nikech en gi pesa kendo okonyo jogo ma ma jopur mag gwen e yudo pesa kendo konyo godo jogi, ka gitero nyithindo e sikul, giokonyo godo jogo bende ma ok nyal.

Ma en tich pur kendo kaka aneno pichani nigi pith mag oganda, pith mag nyanya, rabolo kendo ineno ka japur moro puonjo mine gi wuone kaka inyalo pithi e puothe magin go e aluor agi. Pur, pith kata pur kelo pesa ne jogo mar jokinda matimo maok giol kendo kagiluo chik kakaonego bed ni gitimo to giyuto maber e puothe magiloso

Ma en pith mar dhok, dhok gin gik minyalo tii go gin jamni minyalo tii go kaka yudo chak kendo kata e yor ringo. Pien dhiang bende inyal tii godo e loso wuoche tung' dhiang inyalo tii godo e loso oporo, dhiang inyalo usi kendo wegi nyalo yudo pesa kuom uso gi. Moko bende itiyo godo kaka joma dwaro ni mondo odhi onyombi, gitiyo gi magi nikech mano e kaka chike dwarore

Ma en tich mar ngado yien, tich mar ngado yien dwaro gik machalo kaka msumeno, ogudu marito ng'ato makata ka gimoro olwar to ok hiny wiye, gloves magiumo godo lwetgi, bude magirwako e tiendgi makata konyono gimoro to ok nyal hinyo tiende, apron magirwako, lao maduong magirwako maumo gi saa tich, yien mingado bende dwaore kae. Kar tich kae bend eonego bedni jogi yudo pii modho kata gino machalo kaka nyuka maginyalo madho mondo omigi teko